Nduaga matua ma atĩ kana nĩ ngũrũmĩrĩra mĩrĩre ĩria ĩrĩ kuo kwa mahinda maya, ngĩrora maũndũ maingĩ ta irio irĩa tũrarĩa rĩ, na irio irĩa ciũkĩte matukũ-inĩ maya rĩ, ũguni ũrĩa cirĩ naguo mwĩrĩ-inĩ nĩ ũrĩkũ? Na ningĩ icio warĩa rĩ nĩ igũkorwo na mathara mwĩrĩ-inĩ? Amu nĩ tondũ irio nyingĩ irĩa tũrarĩa matukũ maya na irio nyingĩ irĩa cithondeketwo na ciumĩrĩte, ciĩna mathara maingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ. Imwe cia icio citirĩ na ũguni, na handũ ha ũguo ũrekora, no wĩkore hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ ngũrani ngũrani. Ũguo maũndũ marĩa moimĩrĩte, ti mothe ngoragwo na ihenya rĩa kũhĩmbĩria mĩrĩre ĩrĩa yũkĩte. Na maũndũ marĩa ndoraga ingĩkamba kũhĩmbĩria ũgarũrũku ũcio nĩ; ũguni, nĩ ũguni ũrĩkũ nguona harĩ irio icio? Na ningĩ, irio icio rĩ ithondeketwo na kĩ? Nĩ kĩ gĩtũmĩrĩkĩte? Ciĩna chemical irĩa cina cingĩrehe thĩna mwĩrĩ-inĩ wakwa? Na ningĩ rĩ, nĩ baita ĩrĩkũ nguona harĩ niĩ na arĩa mandigicĩirie? Macio nĩmo maũndũ marĩa ndoraga.